E pichani, anyalo neno nyawera moro kobedo, kendo obedo gi kalatas. Rawera ni chalo ng'ama rito jatelo moro e ofise nikech bathe kanyo anyalo neno kom to gi meza moro, matiendeni nitie ng'at moro mabedo kanyo. Koro rawera ni chalo ng'ama rito ng'ato mondo oyud huduma kuom ng'ano

Ober nikech okonyo nyithindo mochando, nitie nyithindo moko ma yuto gi tin. Kendo, otiego nyithindo. Nitie nyithindo moko ma kadhi e dwe to wigi kuot. Koro okelo puonj kuom nyithindo kendo, okelo kony ne nyinthindogo, kata kuom jonyuol mok nyal yudo kaka gikony nyithindogo gi gik minyiew gi. Koro ober, okelo yuto kendo okelo kony, kendo otiego ji. Otiego oganda sanasana nyithindo ma nyiri

E pichani anyalo neno dakteche kendo daktechegi giruako lewni marachere, gichung' eoko mar osiptal. Daktechegi konyowa sama ng'ato tuo kendo kiringo kidhi osiptal toginyalo konyi kendo inyalo yudo thieth maber eluetgi.

Lipod no nawinjo sa abiriyo odiochieng', e nyakalondo mar Ramogi. Kane giwacho ni jotije mange'ny, matiye sirikal nitudo gi yor mibadhi. Thothgi nimiyo tije kata tendor mondo gitim timiyo gi pesa, tiyudo ka tijegi pok otieki kendo pesa olal, koro mano ne mibadhi maduong' manolandi, kendo sirikal nowacho ni nyaka yier jotije manyien mondo okaw apise ma moko go

E pichani, anene rawera moro, kendo oting'o otete totwe gi tol. Rawera ni chalo gima opono majan e puodho mopidhe majan, e puodho maduong' kabisa, kendo kosepono majan tobologi e ng'eye, obologi e yi otete no

Chenjo mar nyithindo osetim kare nikech migao mar thieth gi oro jotije gi biro wuoyo gi jogweng'. Giwuothe gweng' ka gweng' kendo gipuonjo jii ber mar chanjo nyithindo. Osiptende gi osekelo chanjo bedo nono koro koro koter nyithindo e klinik ithiedho gi nono kendo ichanjo gi nono koro ma kelo ber kendo okonyo nyithindo okonyo oganda okonyo mon go kendo ng'ato nyalo

Tijni ne atimo e kinde moro chien, kendo ne apidho atudo mangény kabisa. Atudo gi ne nywol piyo, kendo ne ginywolo tong', kendo achiel ne nyalogolo, nyalogolo kata nyithindo apar, machielo nyithindo apar gi ariyo. Koro kaneginywol, to neginywolo nyithindo mangény. To kendo atudo gi nekonya, nikech ne anyalo kawo tong', to adhi auso, moko bende ne wanyalo tedo, moko bende kane skul fee chanda to ne anyalo kawo, ne anyalo uso. Koro ne gikonya kabisa. Koro ne ochopo kinde moro mane onego adonje skul to ne aonge pesa, koro ne wakawo gi, to ne wauso gi, kendo ne gikonya kabisa.

Aneno ka ng'ato opidho rombe mang'eny manie pap kendo gikwayo gichiemo. Igero negi kul, kul maduong' ma nya romogi, kagisetieko chiemo to gidhi ekul kendo ginindo. Sama gidwa chiemo to iwegi gidhi gichiemo e liare kata gichiemo e rangach. Kaok kamano to idhi ing'ado negi bando e puodho, kata ogada. Ing'ado negi bando motho, maricho richo maok otimo maber e puodho ka, tikelonegi edala tigudogi kamoro achiel ting'ado negi ting'adonegi timiyogi gichamo. Alafu ang' imiyogi pi, kagisee modho, kochopo godhiambo to gidok e kul tiloro dhood kul kendo ginindo.

Aneno ka opur lobni kendo opure mayom. To chalni opure nikech idwa pidhe gimoro machalo rabuon. Aneno ka ogud lope lain ka lain lain ka lain nyaka tung'. Koro ochalo gima opure idwa pidhe gimoro machalo rabuon kama. Kata idwa pidhe cham moro.

E pichani anyalo neno waru, kendo warugi inyalo cham inyalo ted waru gi michele, kata inyalo tedhgo chips kata binyalom usi koro gikelo chiemo kendo gikelo yuto ne japur.

E pichani, anyalo neno dhok, kendo gichalo dhok mamodho pi, kata gichamo gimoro. Nikech gingíyo kumoro achiel, kendo gichwo wigi piny. Koro gichalo dhok machiemo kata modho. Kata ginangó gimoro machalo mala kama.

Tijni okober, nikech otimo jal oknyal timo nonro mare matut mondo ongé go gimoro. Ngáto ngíyo gimoro ka kendo, onyalo mii dwoko, to dwoko ma onyalo mii okochuno ni nyaka obed duoko maber. Seche moko onyalo mii dwoko marach. Koro en tich ma, marach, kendo olalo paro, omiyo ngáto ok nyal paro, kata ngáto oknyal timo nonro mare matut. Koro okanyal wacho ni en tich maber.

Kinde mane atimo tijni, ne ok anyal winjo gima ne jatenda wacho nikech ne nitiere jok moko mane go koko. Koro kane jatelo owuoyo kata kane ng'ato owuoyo to duonde ne ok winjre nikech duond ji ne winjore mang'eny. Koro ne ok anyal winjo gima iwacho kata ne ok anyal winjo gima iwuoyo kuome.

Pichani kaneno to aneno jopuonjre moko mobedo. Gichalo joma ipuonjo kata joma puonjore gimoro kuom wach moro nikech moro ka moro aneno ka nigi mbui. Gitiyo gi laptop koro gin e mbui ma nyasani. Koro gichalo joma ipuonjo kata joma obiro timo nonro moro matut kuom wach moro.

Ng'ato nyalo yudo puonjruok e yor mbuini, onyalo ng'eyo kaka ji dak, kaka ji tedo, kaka ji onego odagi, kaka familia onego obedi kendo ng'ato nyalo puonjore eyor mbuini. Kata ng'ato nyalo ng'eyo gima ne otimore chon endalo mathoth kata ndalo machien manokia. Koro opuonjoji, kendo ng'ato nyalo neno kipindi n ne modwaro kata kaka kipindi mag tugo, mag dhaw, ng'ato nyalo yudogi kae tee.

E pichani aneno ka itiego jopuonj, kata ipuonjo jopuonj, e yor kaka ginyalo tiyo gi mbui, kata kaka ginyalo ngéyo mbui masani. Koro itiegogi kaka onego gitigo, to gi gik magikia. Ipuonjogi gik ma gingéyo, kendo inyisogi kaka gigo onego oti, kata kaka onego giti gi mbui ma nyasani.

Tijni aneno ka ichanjo nyithindo. Chanjo nyithindo ber, kendo ogayo two. Manyalo, minyalo gam gi nyithindo moko, kaka kolera, polio gini, maleria mamako nyithindo matindo. Koro chenjo ni ber, kendo okonyo nyithindo. Okonyo oganda maduong' kendo omiyo nyithindo dongo, ka nigi hali maber, kendo mano dhi konyogi, kendo dendgi dhi bedo maber kabisa.

Tijni ber. Ahere. Nikech en tich mamulo oganda maduong', kendo okonyo ji, sana sana joma mon mobiro nyuol, okonyo oganda maduong', okonyo mon nyuol maber, kendo mano miyo wabedo gi dongruok, kendo namba wa medore, e kor gwenge, koro ober, kendo okonyo ji kabisa.

Amosi jatich wadwa, ageno ni idhi maber. An nyinga Victor, to in? Aneno ka in wendo, kendo aparoni in achiel kuom wa e tich kae. To in to itiyo tich mane? Adwoko erokamano kuom wuoyo kodi, ageno ni wabrowuoyo mathoth kaka wan kae kanyakla. Erokamano.

Osiptende ma wan go e aluorawa tin, kendo osiptendegi jotich nitie to thoth jotich yudo tek nikech seche moko idhi osiptal to iyudo ka jatich nidala nikech osiptendegi oketgi e miere ji. Koro seche moko kidhi osiptal, seche moko nitero jatuo, jatuo ni e hali marach, jatuo nyalo kata tho, to daktari onge. Kidhi luongo daktari tinyisi ni daktari nodhi e osiptal moro. Koro osiptende onego obed mang'eny kendo gitin. Koro mae miyo yore thieth bedo maricho kabisa e aluorawa

Somo mar ong'ue yamo ma sani ber kendo okonyo ji mang'eny, nikech ng'ato nyalo somo asoma kumoro amora ma entie. Ok ochuno ni nyaka ng'ato wuog kumoro achiel kodhi e sikul mondo odhi osom. Inyalo kata bedo eot tisomo eyor mbui kendo ok en somo madwa pesa mang‘eny. Inyiewo anyiewa bundles kise nyiewo bundles to idonjo go e mbui to inyalo somo kata inyalo ng'iyo gima idwarono, iyude koro ober kendo okonyo kabisa okonyo moloyo kaka chon noonge.

Anyalo wuoyo kode kajiwe kendo amiye hocho mondo omed bedo motegno kik oluor, kik ool, obiro dhi maber. Omuony yath, ochiem maber. Ka en ma obedo piny to anyalo konye luoko sande gini, luoko lewni, anyalo luokone ot, anyalo tedone kendo anyalo wuotho kode godhiambo kodhiambo mondo kik ojony, koro atiege kendo awuotho kode mondo kik ojony dende obed motegno.

Weche mag nwengó sani yudore e lowo mangény. Pith konyowa e e yudo yorewa mag nwengó sani moloyo ka ngáto dhi ndiki tich. Sani tije tin, kendo joma ndikoji tin. Koro yor nwengó maber sani en pith. En puro cham, kata pidho lee machalo dhok, rombe gini. To gi puro gik machalo bando, kitunguu, nyanya gini. Mago e yore ma wanyalo yudogo nwengó sani e yo mayot. Kendo gikonyo oganda maduong'. Kendo kitime to obedo mari, ma ok ni ngáto ema dhi chuli. Ngáni be seche moko chuli to owuoyo kodi marach, Kata ochuli to ongádo pesani. To ka en pith, kata en jamni, kata en puodho moro to ber, nikech en gima mari. Itiyo kode kakinyalo, kendo itiyo kode kakihero, kendo okonyi, kendo irite, kendo igene, nikech ihere.

Somo mar picha ber moloyo somo miwinjo kod dwol. Nikech ka ng'ato somo to oneno picha, odhi mako gigi piyo moloyo jal masomo kawinjo duol kende. Ng'ama somo to neno picha miyo miye mijing'o mar ng'eyo matut kendo nono matut nikech kosomo to oneno gi to miye gombo mondo omed somo. Koro somo mar picha ber kendo okonyoji moloyo somo miwinjo kod dwol kende.

Diere moko nawinjo liet e denda, kendo ne ayot, ne wiya bara, ne a sweat mang'eny, kendo ne aonge , nokanyal chiemo maber, nikech nawinjo marach e del. To ka nopimna tuo moramora to nok yud tuo. Koro ne adhi mondo pima tuo mar kansa, nikech dalili gi nechalo gi mag kansa. To nok oyud ni en kansa. Koro nomiya miya yedhe moko mag malaria nikech neginyisa ni en tuo mar malaria. Koro negimiya yath. To ne odhi okonya kabisa.

Thothji modak e aluorawa aneno ka tiyo gi net, kendo pige magudore magudore sama koth ochwe, aneno ka ji golo. Koro mano konyo suna ok nyal dak kuondego. Kendo bunge bunge man etie ot aneno ka ibeto giga mondo suna kik dagie. Koro mano konyo gayo malaria mondo kik nyuolre kata kik omedre.

Tuo mar guonyo, kendo tuo mar diewo aneno kachando nyithindo manie aluorana kabisa. Koro nyithindogi dwa ni mondo ochanjgi kendo minegi onego otergi e chenjo mondo omigi yath nikech tuoni chandogi kabisa e aluorana kanyo.

Puonjgi nyiso wa kendo puonjo wa kitwa gi timbe wa machon mag kwere wa kaka ne gidak. Koro mano nyalo konyowa ka wanyalo ng'iyo kaka ne gidak chon gi kaka wadak sani. Koro mano ng'iyo puonjowa wang'iyo kuonde mane wa aye gi kaka onego wadagi gi kaka kwere wa nodak chon. Koro mano kelo kwe to gi hera e kindwa kaka wan Joluo ma onagi kama.

Aneni osiepa. Ndalo mathoth, in nade, to ngimani dhi nade? Ise lalana ahinya. Kawuono aneni e chiro kae, tidhi nade? Ee, iselalna kabisa. Koro, inyalo konya kod namba ni nikech adich tokawuok e chiro kae, tadwa mondo ang' wawuo kodi. Onge wach, agoyo erokamano kuom neni.

Ka ng'ato onyuol to iluongo jogweng' , osiepe, wede kendo ji biro ji tedo ji chiemo ji mor, ineno nyathi monyuol ka en wuoyi kata nyako, ji mor ahinya kendo ji winjo maber nikech okle chuech manyien ewang pinyni.

E pichani aneno diel, kendo en diel ma wuoyi, nikech en gi tungene. To otwe ngúte, kendo ngúte kanyo okete olang'. Chalni en diel ma kodhi kwath to olal, koro oket olang mondo kik olal. To diendni, ochung' e gimoro machalo kul kuma oninde.

Ber miyudo kae ni ng'ato kopidho dhok to onyalo uso gi kaka ringo kata inyalo ti kodgi eyo mar pur kata moko inyalo ti go e gamo chak kaka dhiang manyako kelo chak kendo konyuol to dhok medore nikech konyuolo nyaroya, to nyaroya no dongo en bende chieng' moro konyuol to chako nyuolo nyaroya machielo to gi medore koro mano kelo nyak maber kendo gimedore to kelo yudo, ginyalo chamo yugi yugi kata ginyalo chamo gik moti e dala kendo miyo dala bedo maler kabisa

Kaneno pichani to aneno dhok, machalo moketgi e pap. Dhoggi gin dhok ma chwo, kendo moko anano ka chwore kanyo, to ok gi chwore ni gidhao, gichwore ni gimor. Pichani kelo mor, nikech dhoggi gin, inyalo ti kodgi e yore yuto, kata inyalo ti kodgi e yore pur, moko be inyalo nyiedhi, kendo gikelo chak, gikelo chiemo kendo gikelo yuto e oganda masani mopidho gi.

Chieng' moro kane atero rombe modho e aora, to ondiek moro no bwogo gi, kendo ne giringo matek. Moko noringona kumoro, moko noringo kochomo kumachielo. Koro yudogi ne tek. Koro ne adhi ayudogi matin. Moko nayudo kogudore kamoro, to moko be ne oringo ma odhi olal. Koro nokayudo rombe te. Koro kaneadok dala to nopenja ni rombe odhi kanye? To anyisogi ni rombe nodhi modho to ondiek obwogogi. Koro kobwogogi to giringo, koro mano nokelo lal maduong' ahinya. Nikech thoth rombe nolal, to kaka ne gilal kamano nokgidugo.

Aneno kaka itwe dhok e kul kata itweye kumoro molosne kar nyiedho. To ka en dhiamng' ma gwecho to ikawo tiende achiel to iduodo. Itueye e yien moro mondo kik ogwechi. Igonyo nyaroya dhoth, ywa chalk, to ng'ama nyiedhe bet e orindi moro kata stool moro gi okombe moro kata kube moro koro onyiedho., ka chak orumo to igonyo nyaroya chako ywayo chak, ochako onyiedho kamano kamano.

Anyalo loso wang' jowi moro kumoro maduong' ma japuonjre moro amora nyalo neno gima timore. Ka en moro madwaro somo to onyalo biro kanyo, toneno kaka gino tiyo to oneno ranyisi mar gino e wang' jowi kanyo. Koro mano konye e kendo konye e somo mapiyo kendo ber moloyo.

Tuo mar malari inyal geng ka jii dhi kao net, jii tiyo gi net kendo bang koth nitie pige ma gudore gudore, pige gi onego obed ni igolo, bunge ma ii but ot owinjo obe dni igolo nikech kuond ego ema suna dake. Tuo mar ambululu be ikwayo ni jii omodh pii maler mondo kik tuoni obi ochand ii gi kendo gicham chiemo maler, ka giaye choo to gilogo kapok gichiemo

Jii oritore maber e aluorana ka en malaria to ot ka ot nigi net. Ka en tuo mar ambululu to jii tiyo gi pii maler kendo ka ng'ato oae choo to ikwae ni olwolo lwete kapok ochiemo. Osiptende bende ogernwa mang'eny koro ka ng'ato tuo todhi e osiptal, ka en ng'ama dwa jipo todhi e ospital tijiwe. Ka en nyathi monywol to odwa chanjo to dhi e osiptal tichanje kendo mano konyo kabisa kendo jii ok tuore. okonyo e yore thieth kendo jii medo bedo mangima mang'eny e aluorana.

Ngimawa ka warito to ber ka ng'ato ritore owuon mokuongo. Ikuongo iherori, kise herori to idhi rito ngimani. Ah awach ni ka ng'ato nigi tuo moro machalo kaka tuo mar ayaki. Ayaki en tuo mimuonyone yath, koro ok onego ng'ato bedo e ot ni ok muony yath. Ka in gi tuo mar ayaki to idhi e osiptal tikawo yedhe timuonyo, kaeto chiemo ichiemo maber. Koro mago nyalo konyo ng'ato kendo mano e arit mokuongo ma ng'ato onego otim kaka en. ng'ato be onego obed maler, lerno ber kendo lerno geng'o tuoche mangeny

Aneno anyuola moro dalawa kocha nigituo ,moro mar tielo kuot. Iyudo ka nyithindo tiendgi okuot, wuonegi tiend gi okuot, minegi tiendgi okuot, nyaka joma dongo tiengi okuot nikech kweregi ne nikamano to mano gundgi. Moro bende aneno ka nigi tuo mor mar lwar piny. Seche moko ng'ato odhi kata tuomo pi e kisima, tiyudo ka wiye rundore, rundore, rundore, to ka ng'ani pok olwar seche moko ng'ato onene biro konye. Bende onyalo lwar modonj kata e kisima koro tuochego a kuom anyuola.

Joluo biro kanyakla iluongo joma dongo gi joma tindo to nyasi kaka keny jitedo jichiemo iyang'o kata dhok mondo otang' ni ji ni kanyakla kendo mano nyiso ni ji nigi mor iyango dhok iyango kata gwen kata chiaye gi. Pith gi bikelo mangeny kumi timo keny ni bikelo ne gi gweth kendo ikelo ne gi gik mopogore opogore kaka pith, bando gini koro mano kelo hera kendo kanyakla mar oganda

Nyasi kaka tho, ji biro kanyakla. Ka ng'ano otho to ji biro ga, ji biro pile pile mondo gibed gi ng'ama ng'ate otho. Iwuoyo kode, imiye hocho kendo imiye jipo. Cheng' kel to ji dhi e mortuary tiomo ng'at mothono ikele dala. Ka en ng'ama nindo to onyalo nindo, ka en ng'ama iiko to be iiko. To konindo gotieno no, ji bedo kanyakla to ji chiemo, ji go mbaka, ji miyore mijing'o kendo ji hoyore. To ka kiny sa yik ochopo, to iike kendo ikowe e kar yueyone. To ji wuok, wede gosiepe nyalo goyo oriti alafu ji wuok kamano